Ore enkolong nabayie aar enkare naa apa ilong jumamosi natulusoyie ,kishomoito onchereta ainei ,nikipuo ewueji naji e Hornbil e Rongai ,nikupuo aar enkare amu ore earata enkare naa kisaidia masoesi osesen nisaidia sii indamunot metaa sidan .nikipuo sii atumo olchoreta ,olchoreta nikishipakino pookin teine wueji.

Orpurishoi ele arashu olaruoni oibungaki egira aas imbaa nemeishiaa arashu etupurishe nibungi niari oleng ometejia enkomom . naa nejia eishiaakino peyie eikoni iltunganak pookin loasita enkaruosho tolosho anaa apurisho arashu doi ninye ear iltunganak metuata . niaku mmee sidai empurore pi nemesidai siniche siati irkwaki leme sidain tolosho . niaku orpurishoi ele loibungaki peyie eanyuni pee elimu ajo kanyioo duo pegira apurisho.

Adolita orais lolosho le Kenya yioloti anaa William Samoei Ruto egira aboitare irkulie arikok oetuo aitembeleaki sukuul naje. eetuo aishooyo mashinini e computer nelimu enaishaa pee iko peret enkishui enye . niaku egira olarikoni arashu orais le Kenya aishooyo ina hotuba tedukuya ilaisomak leina sukuul.

Kadamu apa enkolong naatae debate te tv oo iltunganak pookin ogira aingoru ashu akeshare olorika le kitok le president. adolita oltungani kitok Raila odinga, adolita Martha Karua ,adolita sii Aden Duale orkulie arikok ware lemadolta aitobiraki. ore apa ina interview naa keasitae apa kewarie te tv egirae aikilikwanishore ajo kakwa baa eidim ninche ataretie olosho le Kenya tenegeluni metaa ninche ilarikok arashu olarikoni tolosho le Kenya. niaku ina apa nanu adamu tenadol ena pisha.

Ore entoki nadamu naa enkolong apa natasha enchan sapuk tolari lotulusoyie ,neya inkajijik kumok nitoki sii doi aaya enkishui oltunganak kumok . ore enchan sapuk arashu entoki naji floods neme entoki nidim atadalare tenkishui oltungani amu kidim aawa nindim ayau enkinyiala sapuk . eishiia sirkali peyie eret iltunganak omanya nisulaki isupukoni ashet arashu aitobiraki iltarajani loim enkare ,nitobir ireyieta sidan loim enkare pemelotu ayiaya iltunganak toomanyisho enye amu tenidoiki enkare naijo ena chafua natii atua a supuki naa idim si anoto moyiaritin anaa cholera arashu entoki naji bilhazia.

Ore ena naa biashara apa ashu neton ake eetae ekuna olongi yioloti te nkutuk oolashumba anaa barter trade. ore barter trade naa enk naa biashara nemetii iropiyiani arashu inkulie mali neme iropiyiani eipirta. naa ore tena pisha netii oltungani ogirae aisho irpaek ,nishoru ninye irnyanya lora esiana naje .niche etoningunote niche peibelekenya petum olikae enaduoo toki nayieu .niaku ina adamu tina siai naa kadamu sii iriwaa apa yiook nooyieyio peekipuo ayau entoki naje tenkang naje anaa enkurma nisho ninye iyiook ,nikincho yiook ina tasat esukari

Ore biotisho enkerai naa entoki e tipat oleng tenkishui oltungani eton aa kiti. ishiaa peyie iyaki enkerai ino orkitari pooki kata nidolta ajo mmee sidai ashu meningito esidai peyie ingurari enyamali pookin naba ana enaningito. eidimi aitoosho mpishai naijo ine x-ray ashu scanning ningurari atua osesen lenye . niaku ene tipat oleng peyie ilo sipitali enkata pookin niminingito esidai.

Ene tipat oleng pilo benki yeyote nindim ataataniki arashu ninyor oleng pee ibol account nindim atipikei iropiyiani ashu itushumie iropiyiani pekiretu enkolong niata enyamali naje naa indim sii aiseva iropiyiani tina bank nikinchori enkolong niyieu esile kulingana oropiyiani niseva tina benki . niaku ene dupoto oleng nishaa si peyie mincho ake likae tungani eyiolou inambai inonok e siri yioloti anaa pin ibolita naa ina benki . mishaa ninye ingarie likae tungani , details e account inonok anaa account number arashu ninye number enkipande ino

Ore biashara naa ene dupoto oleng' te murrua ang' nisulaki ninye biashara oltung'ani nilo aas meking'eritoi. Ore kuna tasati nadolita tene wueji nemirita ninje ntokitin osokoni naitayutuo tolchambai lenye. Etii entasat namirrita inyanyak naa ore adake tenedoyio enkolong' naa keeku enoto ropiani enyenak naidim aitotiyie ormarei. Ore sii biashara indim ataasa mbaa sapukin oleng, indim aisumie nkera inonok, indim aitotie ormarei lino, indim atabaa keon enkata nimuei, nindim sii atesheta mbaa sapukin enaa ninye enkaji, nias niponaa biashara ino.

Ore ene wueji naa koti arashu kotini nainingieki pookin lootaasate nitayuni verdicts naishiaa peyie easi tilo kesi. keininingi inchot pookin arashu pokira enataasa we nitu eas makosa peyie itaini naa entonota sidai naishiaa. neaku etii lakilini naa ninche oshi loibalie e mbaa pookin naidimi ayamua tine wueji .